Todua entoki nadolta tenewueji naa , kadolta ajo oltungani ele logira aishoyo report enikunayie iropiyiani kwanzia olari lenkalifu nabo otikitin ompaka enkalifu nabo otikitam ongwan , naa kadolta ajo iterua eletungani tiabori oleng , iterua todua tolari letikitam lonkalifuni are otikitam neeta apa mbarakinot naje , nelo egira abulu nena barakinot , todua pebaya olari le ,le loo nkalifuni tikitam ongwan nadolta ajo ilepa, ilepa enasia enye .Keloito anaa ore egira olari abulu , negia mpisai nagira atum , egira sinche abulu , neeku ina naji nanu aidim atejo , adol ajo keeta mbarakinot esiai eniko enikunaa enasiai enye , nadol ajo todua anaa nkolongi enkai negira aiko , negira esiai enye aponari , megira sii alo , kegira alo egira aponari , egira ailepu amu iterua apa tenchata omian tano , todua egira alo aidipaki netabayie nkiek are omia tano naa nejia naji aidim atejo ipirta enewueji .

Keitodolu ena ajo ore ele tungani oji Kelvin Okoth Okech naa etaasa naa enanarikino te sheria e Kenya. Aa kejo, ore pooki ari ore pooki tungani omanya olosho le kenya neeta KRA naa kenarikino anaa lolopeny lekenya nesijaa ena sheria nojo ore tepooki ari naa enarikino neishooyo returns olosho lesho le Kenya. Todua ena naa enkoitoi ena nasotunyie kodi olosho lekenya aa teneolo naaji ore iyata ena kra naa ekiretoki ana olosho le kenya peyie iyass intokitin naapaasha. Naa inatoki nalotu indamunot aine ajo tenelo nadol eesitai ena siai nadol ajoore sii nanu ara enolosho lekenya, naa kenarikino naasa ena. Kenarikono naas ena te pooki ari. Ore pooki ngae neas anaa nanarikino.

Todua entoki nalo nelotu indamunot ainei tenelo nadol enatoki naijo ena, naa, toduo entoki edukuya nalotu dukuya naa, kadolta ajo todua ena nas kitodolu ewang'an. Kitodolu ewang'an. Egira aitodolu ajo tenelo nai nijing' ilturrurri, nijing' intokiting nias ni save impisai inonok, todua tonkolong'i naponu, naa idim nai ataa oltung'ani letipat. Idolta ajo ketii ewang'an, tiatua enewueji. Todua enewueji na ketii ewang'an, idolta ajo ewueji sidai enewueji natii ewang'an, nai naitodolu puan nai tenelo nipik impisai inonok esidai, arashu nias enaishaakino. Neeku ina nai nalotu indamunot ainei, tenelo nadol entoki naija ena. Adolta si ajo, tadua enewoi naa olosho le Kenya. Olosho le Kenya enewueji, natii netii oltung'ani logira aas biashara, arashu loosita entoki naasita, peyie etum impisai naa kegira todua tiatua kuna pisai naatumito, negira aasie entoki naishaakino. Adolta ajo ketii dupoto arashu ketii ewang'an dukuya, nai l tenelo nipik olchumati lino, tenteraki nkolong'i naponu, ashu tentiaki larin loponu. Neeku nejia nai nanu aidim atejo, na ina nalotu indamunot tenelo nadol entoki naija ena. Neeku nejia nai nanu aidim atejo, ipirta enabae.

Ee kaidim atolimu ajo kainyiooo nagira aasa tenewueji aa taduaa eneweuji naa ewueji napuo iltung'anak

Todua entoki nadolita tene naa iropiyiani e apa olosho lekenya natii orasi leapa lele osho. Etii iropiyiani enewueji nelio ninye egira aipotu iltunganak ajoki mayetu tenebo aitayu iropiyiani peyie kitumoki aatereu ele osho dukuya. Nelimu ewueji nelakieki kuna pisai aa till number itodua ajo eishorutua peyie etumokini aatereu ena siai dukuya. Neaku kejoito ming ake obo ogira aitapongoo iltunganak lekenya amuu kejo maitayu impisai ata tenaa kutik amuu keidim ataas embae. Keipotito niche iltunganak ajoki ata iropiyiani kutik keidim ataas imbaa sapuki

Todua entoki nadolita kanyio naloto ndamunot ino tenidol ena todua entoki nalotu ndamunot ainei tenelo nai nadol ena kadolta ajo ore kulo tung'anak na ltunganak oota mbarakinot tesiai entaisere olosho lekenya neaky ltung'anak kulo oyieu neponu tenebo peitaa kenya olosho odupore ltung'anak tolari lonkalifuni aare waartan idolta qjo egira aitumia ormutandao alimunye enasiai etii si kuna natumo ltung'anak tenebo akegira alimu ajo enkolong ejumaa ine olari le tikitam onguan nelimu mbaka esaa natumoi petumokini ataas enasiai arashu petumokini aisho iltunganak engeno naipirta ashu naishaakino natum oetum ataas enasiai ashu petumoki awaita enasiai dukuya neaku ina nai nelo nalotu ndamunot ainei adol ajo ltung'anak kulo ootayie kenya entaisere arashu lodol kenye eaku enetipat taisere neaku kegira aisho ltunganak engeno arashu nanarikino peaku ltunga'nak letipat taisere nerik eloosho dukuya neaku nejia nanu aidim atejo tanadol ena.

Tedua entoki naji nalo nelotu idamunot tenadol entoki naijo ena kadolita ajo todua eneweji naa eweji nasheta esidai. Eweji naitobirakj tenkaraki ilchumei loo mpisai . Neeku todua entoki nalotu damunot ainei tenelo nadol enatoki naa kadolita ajo eweji naipirta iropiani, eneweji, eweji neshumiekie mpisai, eweji nitobirieki naa eweji sii naji natumieki ropiani to losho le Kenya. Neeku inkopisini sapukin kuna nashumieki mpisai. Neeku neija nanu aidim atejo ipirta ena siai. Neeku todua eneweji naa noshi opisini sapukin natumieki mpisai arashu naati mpisai arashu natumieki mpisai naji teneweji. Neeku itodua teneweji ina naji naloito dukuya. Ina esiai sapuk naloito dukuya teneweji egira iltung'ana aing'oru eng'eno naipirta ena shoto oo mpisai. Naa itodua teneweji ineweji sii eramatikie olosho le Kenya. Ineweji etumieki mpisai narametikie olosho natumikie duo nai netumo dupoto sapuk eimu eneweji neeku neija naji nanu aidim atejo ipirta ena siai naloito dukuya teneweji. Aa inkopisini sapukin nasheta naa kidimi nai aitasa baa sapukin arashu nidimi anoto dupoto oo ropiani eimu kuna oposini sapukin naati eneweji neeku nkopisini kuna oropiani. Neeku ina nalotu idamunot ainei.

Todua nanu enaiko tenalimu ena bae naa, todua kadol ajo itodua ene wueji naa ilasirak lo lomon lopito dukuya tene wueji egira aya ilomon . Neaku todua tene wueji todua etoki naloito dukuya naa ilasirak lo lomon logira aya ilomon pee etumoki aisho ilopeny lo losho le kenya ilasirak ashi imbaa nagira aietelea to losho lenye. Neaku todua eimu ene wueji naa kitabaikini iltunganak ashu ilopeny lo losho neishori naaji imbaa naanarikino nelikini pooki bae nagira alo dukuya to losho lenye. Naitum naaji ajo enetipat amu kengenu iltunganak neyiolou pooki toki nagira alo dukuya naaji netum engeno nagut naipirta olosho lenye. Neaku todua tene wueji olasirani lo lomon loitaa lomon tene wueji netii sii etumo naloito dukuya tene wueji. Todua eimu ena tumo naa ketumi ilomon neitabakini olosho le kenya ashu, lopeny ele osho enaa enishakino. Neaku nejia nanu aidim atejo epirta ena siai ah todua ene wueji iltunganak logira aya ilomon pee itabaiki olosho le kenya enaa enishakino. Neaku nejia nanu aidim atejo naa enetipat oleng amu, keyiolou ilopeny arashu ilaisotuak arashu iltunganak lomanya ikulie kuapi ele osho tokitin pooki naloito dukuya.

Todua etoki naai nalo nelotu damunot tenadol naa, todua tene wueji naa ewueji ene naaji nilotu oltungani aitiship kewon nilotu naai nilotu ayiolou intokitin kumok . Neaku todua tene wueji naa todua ele tung'ani lotii ene wueji naa, todua eimu sikoliotin lenakop naa kitiship iltunganak. Naa enilotu ene wueji nilotu ainining isikoliotin loishaa nitum engeno arashu, nirikino kulie tokitin. Todua naaji ene wueji naa keponu iltunganak too sai too kulie sai neponu atum neponu ashipa neponu atumo tenebo neponu ashipakino lelo sikoliotin loitiship ninche. Neponu aranyisho naa todua eimu ene wueji naa, keidim ele tung'ani sininye aishoo enkang enye ekurma. Todua ene wueji naa, kelakishoi sii todua ijing naa, ilak ekiti toki nenarikino nelaki. Todua sininye ele tung'ani todua ade eshuko inkangitie enye naa ketum ekurma. Todua eimu ena siai naa idim naaji anoto impisai naishiakino arashu, nilotie dukuya enaa te maisha ino pisai naaji nilotie temaisha dukuya. Todua tene wueji naa ilotu naaji ene wueji pirikino kulie tokitin nilotu aining kulo siokoliotin nikitiship nirikino kulie tokitin nemeishakino naaji nining. Neaku nejia naaji nanu aidim atejo.